Koree esiai e kebs na peitobiraa endaa na peinguraa endaa nemetii ntokitin naitaruo biotisho tosesen ninguraa sii tanaa kishaakino pemiri enadaa tanaa mishaakino neinguraa sii tanaa kineneng ltunganak endaa ana naitirikino, ore tanaa enkilo obo na kidede enkilo nabo .